Ore entoki nadolita tene, naa ee enkamia ena e nanapiata lolan, netii em'bata enaiposha, etiu enaa mombasa etii ena toki, neeku enang'ues naji ee ee enkamia. Ore enkae toki nadoolta naa ore oshi ena nkamia entoki nayiolo naa ewueji netii eeh eeh orpukel torpukel naaji eidim enatoki ai survivor kidim ai survivor enatoki torpurkel kake mee duo oleng tosupuko, neeku enkamia ena naatii te dukuya nanu tene. Naa kenapita lolan, neiragita, netii em'bata enaiposha, ijo duo mombasa etii naa idol sii ajo eeh ee orpurkel torpurkel eidim ena toki atobiko, neeku inatoki adolita tena toki naa kelo sii nkador naa kelo eitu ewok enkare oleng, neeku taa lelo.

Eeeeh ore

ore tenewueji naa nursery egiray aitobirr nursery entoki entoki naji spinach asahu entoki naji egiray aitobirr duo tenakata ashu irreteni naunieki impuka eninko piinteru aun impuka ninterua naa ashu kitunguu nidol ajo kegira aitobirunye oleng piitumoki naa atudumu ake nilo aun tolchamba nilo aun temukunta neeku enkitanyaanyukoto duo naaji ena ore ena naa enkitanyaanyukoto nchere indim naaji atipika aiteru naaji enkitanyaanyukoto aing'uraa tenaa kiaku aing'uraa tenaa kiaku impuka ash enaa kiaku spinach ashu enaa kiaku ajo sii nanu entoki naji kitunguu neeku ina toki egiray aas tenewueji.

ore entoki edukuya peetumoki ena siai aitobirari naa lasima piata kwanza entoki naji ilchumai niata ajo na sinanu ewueji nelala niata enkima enaa ositima amu ositima eitumia naa isapuk ena siai temurua ang oleng amu ee kegiray aashetisho neeku isapuk empejoto oolchumai enaa peepeji isiaitin ooldirishani nepeji ajo siinanu naa milangoni nepeji ajo sinanu naa tools pookin oshi naiotumiae enaa tor mjengo neeku aisapuk ena siai oleng kake oltung'ani obo taa dii ake ogira aas oltung'ani ake ogira aas oji mboro ninye ake ogira aas ena siai tenkop ang ena siai empejoto olchumai niaku aisapuk oleng.

Background noise

ore entoki edukuya naa eiteleliaa esiai ,amu ore ena siai e internet ,nemeitoki oltungani anya tikit, nimiya iropiyiani, nidumunye ashomo mpaka benki aitayu iropiyiani, idim aje taata aitayu iropiyiani te simu te benki nepuonu aapuonu direct mpaka esimu ino. ore pee epuonu esimu ino, nitumoki ashomo olduka nintayu iropiyiani nitumoki aitayu iropiyiani inonok ,neeku iteleliaa esiai amu meekure apa inyiototo oltungani, nidumunye oltungani alo inkilomitani eji alo benki aitayu iropiyiani. neeku etudungo Ina cost e transport, nitudung'udung'o sii time ni waste, etaa idim ake aitau iropiyiani direct ,ake te account ,nipik ake esimu ino , nitumoki aitumia, neeku iteleliaa esiai oleng.

Ore entoki nadolita tenwuei naa kadolita enkurma aa pembe, nadolita enkurma engano aa ajab, nadolita emukate tenewuei nadolita nadolita omo oji toss, nadolita entoki naji royco tenewueji, nadolita entoki naji jik, nadolita enkariaabag nado tende, nadolita tenankai toki naji tissue, nadolita entoki naajio esiket. Kadolita intokitin kumok oleng' tenewueji nadolita naa aa supermarket dii ena natiiki, nadolita enoshi toki sapuk nanapieki intokitin ojoi olcarrier nadolita akesinanu piilo alo aitereu ee nince intokitin nadolita tenewueji.

Oltung'ani egirai abak tenewei. Eh neeku kadolta enaa kegirai aaya nkarn ashu kajo sinanu naa pilo aitereu kegirai aipim, kadolta enaa edakitarii nagira aipim Oltung'ani tenewueji, egira aipim enkaina. Eh egirai aing'uraa ajo kaa moyain eeta. Na sipitali si ena natiiki. Eh na kadolta si iltung'anak tenewueji enaa keeta pookin masks ,naitodolu naa ajo erishata ena e Covid-19. Neeku Oltung'ani ebakitai tene, eh onyaala. Neeku sipitali etii. Neeku kegirai aipim tenewei. Eh na erishata ena e covid-19. Enkata apa ena nagolu esiai oleng'. Ashe oleng'.

Ore entoki edukuya naa igas aitobir ee, Olchamba lino naa lazima pee etii ilkeek, nitum atipika inkidongi, ore pee ipik inkidongi nipik abukoki enkiti are ineweji, pee etumoki ena are ateyietu, ilotorok netumoki ilotorok atamany kuna kidong'i. naa lazima sii pee ipik olchani ikeek niyiolo ajo keeta imaua kidogo peetumoki naa ajo naa sii nanu ilotorok aatamany. Ore pee emany ilotorok, netumi naa anono enaishi oo lotorok, amu tenemany nabo naa keidim atamany pooki. ashe oleng.

impuka taa egirae aaetayu tiatua olchampa, impuka kuna naaji cabbage naidipaki atuun, nadol ajo olchampa ele sapuk oleng, ee impika kuna naa inoshi puka sidain oleng, oolashumpa. naa mpuka egirae aetayu tenewueji. naa intayu ake, nidipaki neeku kegirae tenakata aasotu aaya aapik ele tarakita aaipang'ie tolchampa, naa ioshi puka kuna sidain oleng naaibor, nidol ajo kisapuk ele shampa oleng, naa kegirae aekes, ore inshort naa mpuka egirae ae tayu tene wueji nepiki ele rori ashu ele tarakita, neeku ele tarakita ogira aipangie kuna puka tene wueji tolchampa nepuoi aaya tene, nikunari naa nejia.

ore ena naa ATM natumiyai oshi apuo atainyie iropiyiani tebengi neeku ninye ena naa kelo naaji nijalo kikono naa idim ake asuroki esundai nirony iropiyiani naatii nintau, neuku keret naaji oltungani oleng engata naajo kishiliwe te safari nashomo netudungokine ticket ,ashu neeta iropiyiani naayieu nirajie teweji neje naakidim ake oltungani atinyinga ebengi ,naate ninepu naaji ikeno naaidim ake atijinga erumu nijing inasundai nitau iropiyiani naa niyieu niyakikisha ajo iyata pin, nemeyiu ninye naaji niata engipante neku ilo ake esuntai nitau iropiyiani niyieu.

ore ena naa oltungani oshe tisho ogira ashet engaji keidimayu naa ground floor ena nagira ashet naa ore entoki edukuya naa pee elo oltungani sukul alo asuma esiai oo irfundii ore peetumoki oltungani esiai oo irfundii, naa ine weji duo naaji ake iso meya niyiolou enasiai ajo kanyioo nagira asa niiyielou naa apimo engaji eneba enishet, niyiolou material enaba osimiti niyiolou esiai pooki napirta enasiai ,niyiolou ajo kebaa iro piyiani nintalaku naa ena siai neeku esiai ena oo irfundii naa ompaka nelo oltungani sukul pee eyiolou.

ewueji ena napuo ilbingei le kenya, ashuu isenetani kake ilbungei oleng, epuoo neeku bunge ena ewueji ena napuo ilbungei aarunye nkishu, nepuo alimunye musaadani naretito naaret olosho lolmaasae ashu olosho le kenya ,ee nadamu ajo ore enewueji naa ninye oshi epuo ilbungei apuo aishangara, nepuo aaru nkishu tine naaraki iltung'anak lenye, nepuo aaru haki oltung'anak nepuo aimie ncheriani naidim naa ateshet olosho, naidim naa atorip enkop, naidim aa ataas esiai pooki. adamu ajo ore enewueji naa ijo ketiu enaa president olotu enewueji tenakata ai adress ena gathering, ashu alotu ai adress ena enaa ena tumo, ashu alotu airorie ena tumo, neeku adamu ajo ore apa enkae kata naa adol enaa orais le kenya ogira alotu tenakata ajing'u ena bunge alotu arorie ilbungei lenyenak. kake ore esiai naasitae tena naa tenewueji epuoi ai represent iltung'anak, tenewueji aitasheiki iltung'anak, tenewueji aitasheiki iltung'anak naa alimu sipat oltung'anak, ashu iyiunot oltung'anak ashe oleng.

ore ene naa irkuoo egirae aitanak inkineji, enotito noo ng'otonye irkuoo kipekiaa, egirae aitanak tene wueji aisho kule too nkarara neeku orkuoo oobulu neeku irkuoo sidai, neeku irkuoo ootumieki iropiyiani. neeku irkuoo egirae aitanak tene aitumia inkarara eee, aisho kule too nkarara. amu idimayu netuata noo ng'otonye neeku metii entoki nanak. neeku irkuoo kulo ootuata noo ng'otonye egirae aaitanak.

ore ene wueji naa siasa, orbunkei olemaimai, tenebo o mashipei. kake ore entoki nalotu idamunot aainei tene naa siasa egira aitobir tene. egira airiamari tene wuji aapuo etii enkop naji, kajiado east. neku siasa egira aitobir tene meeta aitoki naitobirita. siasa tenebo olbunkei le kajiado east. tenbo we nkitok nagira aing'oru olorika le women rep. niche kuna naaboita tene naagira aendelea ninche tene wueji aapuo siasa enye. neeku ore entoki nalotu damunot tene naa siasa.e twenty twenyv two egira aipanga. egira aaimie ena kitok naji mashipei aapik ground. neeku siasa egirae aaitobir teene wueji meeta aitoki nagirae aaitobir tene .siasa, egira ena kitok ainyiototo aing'oru olorika le women rep aarare enkitok naji leah sankaire.

ore ene naa orais ledukuya le kenya, tenebo ee oloti lenye ginga odinga etii statehouse. egira aimaki ibaa pooki ele osho le kenya empisha musana ena oleng. egira aaboita tene wueji, naa ketoning'ote, ore ebae etipat tene wueji naa keeku ore iltunganak lolosho le kenya naa, neisulaki iljaluo orkokoyok. kepuo aaku entoki nabo nemeitoki aaoro, nmeitoki aayau olingolingoli. nimitokini aata maandamano. peeku enkibungata, neyau naboisho, neeku esiai ang. eiai eshomo dukuya. neeku ore ene wueji naa kajo ke state house etii orais ledukuya le kenya, tenebo iginga odinga, egira aas ibaa e maendeleo

ore ene naa empira egirae, aeshangilia, mashabiki, oogira aeshankilia, empira tene arashu siasa, eewuo orgafanai aas siasa te nkop naje, neeku ninche egira kulo tung'anak aishankilia te fufusela. neeta sirimpini, ore entoki naiko pee manyor oleng' naa tenkaraki ee orkelele, keyaki orkelele, neyau enkituaaa nyamali sapuk oleng, keyaki iltung'anak enyamali, neidimayu nepurisho iltung'anak tenewueji egira aar siasa. neeku entoki duo nemesidai oleng', kake tenaa kempira duo egirae aaing'or naa kanyoraa, kake mme sidai duo oleng.

Ore enaa naa erisit ee erisit ena naitodolu ajo keeta entoki nainyangwaki neaku keeta entoki natalaaki na entoki nairoshi amu kitodolu nkiloi nitadolu ntarikini naitodolu sii ajo nanu aaaaaaa number neitadolu signature neaku erisit entoki fulani te juja arashu jkuat etalaaki ena neaku erisit napuk aitaduaki ajo etalaaki nichooyo ropiyiani nikichori ena aitaduaya ajo kitalaaki neaku erist ena na ore erisit na entoki sapuk naitodolu ajo inyangua entoki fulani neitumokini atalak amu inyangua entoki fulani, ashe oleng.

Orpayian ele oltungani arashu orkijanai otii sipitali negira endakitarii aipotishore ninye egira ayiolou ajo kanyio kai neya neaku oltungani otii sipitali negira aikilikwanishore ajo kai neya, kaji eningoto arashu egirai ainguraa ,negirai aipim neeta enoshi toki naipimie ltunganak neaku oltungani otii sipitali na oltungani egirai abak omoi netii sipitali tenewoi negirai abak negirai aipim tenewueji pookin neya, Ashe ol' eng.